chamaisiek cheechen en emet ak kenya ko chamait neu Kenya kwanza ko chamait neindojin William samoei ruto his exellency the President ak age kora neindojin kandoindet ab noton neindojin kandoindet Raila amollo odinga ak among'u ole choton chenootin missing, chamaisiek choton oeng ak chamait ab jubilee chamait neginaat en kenyita ab Uhuru muigai kenyatta his exellency predident negibo from twenty...

Kandoindet netaa ko kandoindet MP aah Johana Ngeno, MP nebo Emurua dikir constituency inendet kokikoyai kasit neo iniker eeh kineu nguni emetab eeh 'constituency' ne bo emurua dikir komekou yukinye kou en tai kobaten nguni kokowalak ak kiker kele tesetai kowalakse en mieindo nekararan ako kandoindoni kokikoip tuguk chechang, iniker sigulisiek kokitech, iker oratinwek, iker ng'alekab ketoret lagok chemoimuchekee en lipanetab chemoimuche sigikwak koliponji school fee, ndiker kora MCA ne bo kapsasian ward noton koo Jackson nuk kikotoret aah wardit ab kapsasian ward en tuguk chechang kikochobwech oratinwek ak tuguk chechang chekikoyai inendet .